Eeh aidim pii atolimu, naa ajo kainyoo nakira aasa tene wueji. Adolita taa entasat arashu eselenkei. Tenebo orpayian naa elelek aa olenye. Idimayu naa wore ena, naa esiai ekiama , naa osirua lekiama ele oositae torkuak lenye. Naa kaisidai oleng', tenepuo naa iltunganak aibungaa orkuak lenye, pookin kata amu kepaashari irkuaki looltunganak. Neeku kitodolu ajo enkolong' enchipae ena, naa natii kulo tunganak tene. Netishipate kuldo kulie ootii kurum.

Ore taa enewueji naa entoki naji statistical data naa naipirta naa enkoitoi naitumia sirkali iropiyiani enyenak , nera kuna oitoi are .Eeetae enkoitoi edukuya naa naji recurrent expenditure, ore ninye naa enkoitoi ashu iropiyiani nai nalakieki ilaasak pookin lesiai esirkali. Ore enkae eare aataa development expenditure naa enkoitoi ina arashu iropiyiani naasieki nai maendeleo tolosho , elelek aa enkitobirata orbabarani arashu akeyie inkulie siatin sidan.

Elio taa intasati arashu ninye iselenken naa keitayu naa keata esiai naaji naasita, nijo naaji entoki nadamu tenadol ena siai naitadamu naa enkolong' oshi napuoi naa aikuza ilkuaki looltung'anak tolosho le Kenya , aa keji taa ina olong' Utamaduni day, enkolong e tipat oleng' te pooki ng'ae torubat pooki olosho, eepuo naa ashipakino neitudupaa olkuak lenye, amu ekepaashari ilkuaki looltung'anak pookin.

Eeepi ekaidim atolimu ajo kainyio nagira aasa .Ore taa enewueji naa embenki ashu atua embenki ena , netii iltunganak kuldo loyio , loetuo naa aata naa enkias nayieu neret embenki teninche .Elelek aa etuo ninche abol account enche arashu ninye eetuo aitayu iropiyiani, naa embae sidai oleng easita imbenkii amu ekincho naa tipika iropiyiani naba esiana miata euriata ajo kepuo aimin.

Ee aidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tenewueji . Adolita taa nai iltunganak otoni naa kitayu ketii iltunganak lesirkali arashu iltunganak sapukin enatumo amu elio olaingwanani itodolu naa inkilani naishopito , netii sii osikari otonita sinye tiatua kulo tunganak, neku kitodolu ena ajo entumo ena sapuk. Ebaiki naa iltunganak ooota enayieu , neeku keetuo naa sirkali eimu ilaingwanak naa aponu ainining enejito kulo tunganak.

Wore taa tenidol ena, nelotu indamunot enkaji naai sapuk nasheta aitobiraki. Naa enkaji naai naata enkidimata naibokie arashu naibungie intomoritin oltunganak kumok oleng'. Neeku elelek aa enkaji oontumoritin ena, nelelek sii naai aa kanisa, naa enkaji naai naidimi atijing pookin kata, amu ketii ninye iltaai kumok, neshata sii oleng' aitodolu naa ajo iltunganak akeyie sapukin ooponu aatoni tenewoji.

Ore nai enikunakini pee elimuni ena naa ekitodolu ajo iltunganak oetuo tenebo , elelek aa iltunganak nai lormarei obo , oetuo naa ninche ainos endaa tenebo eeta ilomon nai lormarei oyieu neimaki , nelelek sii aa iltunganak oasita esiai tewueji nebo , neku naa keshomo aaku keeta entumo , epuo aimaki imbaa naipirta nai esiai enye . Neku aisidai oleng inabae teneponu iltunganak tenebo.

Ore tenidol ena naa elelek aa enkitesheni naje nagira naa alimu arashu ainosu keeta ninche enkipinti naipirta olosho lekenya tolarin oponu lonkalifuni are oartam, epuo naa aimaki enelo olosho atiu, nelo enakipinti aaku enkolong ejumanne , ntarikini tikitam obo olapa leimiet , lalori loonkalifuni are otikitam . Neku adamu nai ilangeni opuo aibirbir esiai naa olosho lekenya apa naa teina olong.

Ore tenaadol ele monokie, nadamu naa enaaji ilomon oipirta eropia naaji tolosho le Kenya. Nelelek aa inkoroki oo lomon ina naa naapuoitai alimu ajo kji egira esiai e maendeleo ashu easta o isiaitin aikunaari naa tolosho le Kenya. Nepuoi naa aitanyanyukie eng'olon naa eropian toolkulie oshon wena olosho le Kenya, tanaa ketadoiye, arashu ninye ekeilepita, metaa kadamu naaji ina.

Ore ntokitin nadolita tenewueji ,angas ninye adol iropiyiani kuna osururu naa olosho lekenya , elio taa empisha orais apa ledukuya naa lolosho lekenya igerokino kuna ropiyiani nitodolu ajo keetae esotore naijo kitayu enekanisa enasotore , eetae nai project naasitae neeku naa kepoito aliki iltunganak peyie epuo naa aretu ninche , netipika sii impaka inambai enye napiki iropiyiani pepuoi naa ninche aibung enkaina.

Enkalimu nai ena aikunaki inji , kengas aaku ekadolta olarikoni ashu ninye orais leleosho lekenya , oloyanyiti , oldakitari william samoe ruto , neboitare oloti lenye olotenkarna kithure kindiki nigero lelo sirt olio naa nchere keloito sirkali kitok olosho lekenya alo naa aibalunyie nkiasin ekuna olongi aashu edigital nalo naa sirkali aisho iltunganak lenyenak , naa enetipat oleng enabae , pepuo naa iltunganak asuj orkereti naa toonkias nalelek oleng.

Ore ninye naa ore enedukuya naa enkaji kitok ena tolosho lekenya nai naji state house natonie oshi orais lolosho lekenya . Ekitodolu ajo inaaji ena tenkaraki impenderani oloshon opasha natii oshi inaaji , naa olarikoni ele lolosho lekenya , negira elelrais nai kegira alimu ntokitin nagira alo pelo aasaki iltunganak naa enaa enikidolta egira airo . Naa enetipat tenelo nai olarikoni airorie olosho orikito pepuo naa ayiolou ajo kainyioo nagira aasa.

Tenelo naaji, paadol ena, nelotu indamunot inkampuni arashu aa ninye inkopisini sapukin naa kelelek aa ine sirkali ashu ake kuna private sectors, sapukin oleng'. Elio tene enkopis naji, finance department, naa ninye nalo sii aaku keiyolo ashu kenarikino peeyiolo enegira iropiani enkapuni naje, arashu e organization naje aikunari. Neaku naaji enkopis sapuk oleng', naa enasheta aitobiraki anaa enalio ninye tena pisha.

Elio taa isikarini lolosho le Kenya otii ninche olbaribara naa anyamliki. Elelek aa iltung'anak oitanyamalita naa amu keibung'ita ninche ilkoben sapukin lorabal. Naitadamu ena kias naaji entoki naji maadamano amu ninye ake naidim aitanyamala ilopisaani le serkali aiko inji. Neigero kuna baoi nchere "eishunye olosho le Kenya, meata ninye maendeleo nagira aasa". Neaku aa iltung'ana oigero kuna baoi etii naa ninche maadamano aing'oru esipata enye.

Tenang'as ninye adol ena, nelotu indamunot nai esiai enkoteli. Nelelek ah enkoteli sapuk ena, arashu enkoteli akeyie naa namirita idaikin. Nelio tedewueji idaikin nai naidimi anoto tena oteli, etumi nai shai, etumi ormushele, etumi orgali, etumi impoosho, ketii pookin akeyie enardasi neigerokino bei enye. Netii si inambai nai nalakieki, teneeku naa ishomo aaku miata impisai tenkaina.

Elio taa intokitin kuna oshi naag'watuni, naata inkitanyanyukie ake iyie oo ntokitin naatii olosho le Kenya. Engas ninye aaku etii enkaji naaji kitok ashu naado, tolosho le Kenya naibung'ieki intumoritin, ataa KICC ninye ena nagwatuno tene wueji. Kegwatuno sii iltung' ana oogira ailepie embendera olosho le Kenya, naa sininche tendewueji. Neaku elotu indamunot naaji abaikino epuonu iltung'ana oo nkwapi napaaasha arashu torubat olosho napaasha, epuonu naa aing'or ena siai nataasaki.

Ore peyie adol ena, nadamu oltung'ani naa oshomo abol akaunt enye tebenki, naa naji Equity. Neeku adolita oltung'ani oasita entoki naji mobile banking, naa elo ninye atumoki atijing'a akaunt enye ebenki, eimu esimu enye enkaina. Neeku enetipat enasiai, amu ekincho naa shomo ntayu arashu tipika iropiyiani akaunt ino, eitu ilo inenkamuke, abaya ebenki. Neeku enetipat oleng, amu kitelelek esiai oleng.

Eepi , usho ! ekeeta maana enakipirta toonkiasin ekila enkolong .Ore ninye kuna naa iropiyiani nalio tenewueji ,ore kuna ropiyiani naa inoshi onkardasini naji note currency .Ore iropiyiani naa inetipat oleng tenkishui oltunganak amu meeta hoo aetoki nilo aas miata naa iropiyiani , ninche enkila , ninche endaa enkoshoke , ninche ntokitin pookin nai nayieuni nai toramatie akeyie pokin neku keeta tipatisho oleng esiai oropiyiani.

Ore ake peelo nadol empisha naija nena, na ore entoki nalotu indamunot ainei, naa eramatata wenking'urata nashomo naa serkali lolosho oing'ua kuna tokiting, apik ing'uesi enye. Idol ajo ekitayu loshi aleta kulo lorripieki ing'uesi. Etii ing'uesi napaasha. Etii ele oji oloitiko, nadolita sii iinkati tidie tenelakwa. Neeku elotu nai indamunot ainei elotunoto oltung'ani tonkwapi eboo, eponu naa aing'or kuna ng'uesin tiatua kulo aleta, lenye oing'oritai.

Ore taa tenewueji, nelio iltung'anak. Na ore kulo tung'anak, kitayu ilarikok, arashu toi ninye, kitayu ilang'eni lebae naje. Neetuo ninche enewueji, naa eeta entoki nagira alimu. Itodolu ninye kuna kiteshenini nalikio inkorroki olomon, naa ajo entoki naipirta iltung'anak kumok. Elelek ah olosho egira aliki imbaa nagira aiendelea. Naa enetipat, pepuo naa aishoru inkoitoii naa oramatie loltung'anak.

Ore tenidol ena nengas alotu indamunot olosho lekenya , itodolu kuna benderani nailepieki tenewueji , itoki sii aaku enkang ena natii ilarikok nai kituak lolosho lekenya, neku ekelelek eetuo ninche aibung entumo nairpita imbaa napoito dukuya tiatua olosho. Naa enetipat tenepuo naa ninche aimaki tenguton inyamalitin nagira ainepu iltunganak naa termatare enye.

Ore naa pee idol ena, nidamu ilarikok tiatua olosho le Kenya. Nidamu nai iltung'anak lijo James Orenko, netii toi ninye mpaka ninye Wajakoya, olakeshani lolorika lorais toldaari apa otulusoyie, neetuo ninche ainining' naa enejitoi, epoito taa ninche nai matejo aimaki imbaa sensitive tiatua olosho, neeku ina naa peyie egira ninche aisho ele otii dukuya, meshomo naa alimu inaagira aasa. Neeku enetipat oleng, peinining'i naa ilarikok lang'.

Ore taa tenapisha, nelio inkera natii darasa aisuma. Netii ormalimui lenye, naa ogira arikoo ninche, neutaki intokiting naanarikino nepuo aas. Neeku inkera kuna nagira aisuma, negira ninche aitumia imashinini, elelek ah kuna learning tablets, naa edijitol nashomoki oshi aapik sukuul. Neeku enetipat enasiai naasita kuna kera, peyie epuo aisuma tenkoitoi ekunoolong'i.

Ee pi ekaidim atolimu, naa ajo kanyioo nagira aasa. Eselenkei taa ena naranyita tenewueji. Ekitodolu ninye ajo keranyita osinkolio onyor oleng, negirai irkulie tung'anak awoshoki nkaik, niwoshito impishai enaa enalio. Neeku kelio ajo elelek ah enklab ena, arashu ninye enkiti showcasing talent show, naa nagira aendelea. Naa kenyor oleng elelero enasiai, amu kelo aitiship ninche oleng.

Ore paadol eba nelotu ndamunot naai elototo oltunganak naji tenkutuk oolashumba naturewalk aaah taa tenilo oltungani ayengiyengie osesen lino enoshi kata miata esia sapuk niasita. Keidim naji oltungani nelo olale loonguesin ashuu elo museum arashu elo akeyie aingoru enetonie sidai enkisoma naa enetipat ina oleng amu kelak indamunot oltungani.

Ore naaji enaiko tenainosu enaamu kelio ajo entankile ena nalioo tene wueji neaku ketii ena tankile emasho naaji nagira aashipakino. Kegira ninye akweni oleng neitodolu ajo eishope nyinye naaji oleng. Nchere keeta emasho natii ninye. Elelek aah emasho ekiama ashu ninye enkitengenare oontomok ashuu ilomon ake le supatisho. Enetipat teneshipakino iltunganak isiatin naasita

Elotu endamunoto ai entoki nabo sidai, nchere sukuul ena. Ore ena sukuul netii naa nkera amuu keitodolu ajo intoyie kuna neaku naa sukuul oontoyie ena. Negira kuna kera aasa enkisuma enye. Egira aimaiki imbaa anaa enaiko tenegilunore inyamalaritin naaimarita peyie epuo aatumoki enkisoma oleng. Niaku esia enkisuma ena.

Ore taa teneing'or ena siai oleng' naa esiai naaji oo mashinini kuna e dijitol, elelek naaji dishes tening'or elakwa. Netii naa toi enkop ang' sininche kake mee kumok oleng' amu ekeyieu ninche netii ewueji sapuk arashu nebore ositima, amu pooki ake peasisho ninche tenetii naa ositima oinok ninche. Neaku ketii enkop ang' kake mee sapuk duo naaji oleng'.

Ore tenadol ele tungani amuu ijio doi ketayu orbarnoti otubulua neeta ninye enkishopo empira. Eishopito enkira enteam naji Westham United. Nelotu ndamunot ainei esiai enyorrata empira toorkijanai. Nesipa enyorr naleng irkijanani empira amuukeret ninche neitiship indamut enye peyie meitoki aadamu intokin torrok. Esidai oleng esia enkiguran

Ee pii ekaidim atolimu naa ajo kainyoo nagira aasa tenewueji, adolita naa enkayioni nagirai naa ninye arem tosindano, nadolita ilkitarini arashu olkitari tene wueji, oeuwo naa ninye ayau esiai e biotisho atua iltung'anak. Keibala nchere ajo sukuul ena, amu kelio ninye ilorikan loo inkera, nelio olbao loisumieki kuna kera, neaku oldakitari otaparana sukuul nelo naa abak inkera tiatua ine.

Eunore oondaiki ashuu enkiremore naa enetipat oleng amuu keuwuangie osina nemintoki aisilig likae tungani pee itum entoki ninya. Teniun endaa ino tolchamba naa itumoki aitayu pooki kata ninya nitum ompaka enimir. Niaku ore ena siai naa enetipat oleng. Ore sii teneitushuluni aaun inkaitubuu napaasha tolchamba ana ore tene neuno cabage tenebo okitunguu neret aitopir enkulupuoni

Ore ake peyie adol ena, nadol naa arashu adamu oltung'ani oloito ninye entoki naji nature walk. Naa keigero intokitin, arashu iwuejitin naanarikino nelo ele tung'ani aparan. Naa ore ele tung'ani eloito ninye tenkoitoi erewata embaisikili. Neaku eloito naa ninye aparan kuna wuetin, eimu naa engari enye ena baisikeli. Neaku adamu naaji oltung'ani oloito atum enkata sidai, naa egira ninye alo aing'or neyiolou intokitin kumok natii atua kunen.

Ore ake peyie adol ena nadamu naa esiai olltunganak kumok naloito dukuya. Ore kulo tunganak netii ninche entumo eeta niche enaimakita nepoito naa aigerr enkop tekuna ardasini naata. Elelek aa inyamalaritin naagira aitanyamal ninche egira aimaik. Eidimayu naa irmwalimuni ashuu iltunganak ootii esia te kuna garrin nikidolita.

Adim atolimu ajo kainyoo nagira aasa. Adolita nkera e sukuul natii ene wueji. Niaku nchere sukuul ena natii ene. Ore peyie ingorr ena sukuul nashomo irmwalimui kitok aya eroruata aitobir naleng. Nemetii olorerio olioo. Naa ore ena neisho nkare meisumata te seriani o biotisho. Niaku ina bae enkisuma ena nanloto dukuya tene wuji.

Ore ake pee adol ena, nadamu olaranyani nai kitok, oewuo naa ninye atua enklab sapuk, nelotu naa ninye arany isinkolioitin, lenyanak tenewueji. Nidol ajo kekumok oleng kulo tung'anak, naa elelero tatoi ena pookin. Amu kenyor elelero isiaitin naijo kuna, naitiship indamunot enche, nepuo arany tenebo, neshipakino enkata naa olchoreta lenye. Neeku inatoki adamu, naa enetipat oleng tolosho.

Ore naaji entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa esiai naaji enkapuni naji shell. Ore taa ena ampuni naa ninye taa namir iila o ing'arin tolosho. Naa sapuk oleng' ina ampuni eilata amu ninye ingarin kumok natii imuruan nekitii. Naa idol ajo ore kunen natii ena illa, naa kesidan oleng' amu enkisuji, neori metaa metii oltaka. Neaku adamu naaji eilata oo ng'arin natumi naa eimu ena ampuni.

Eepi kaidim naaji atolimu ajo kainyoo nagira aasa. Tenigor naa kulo tunganak naa iltunganak ootishipate oleng. Iltunganak kulo oonyorr empira. Ore kulo kijanani negira niche aashipakino enkisulata naisulutua ina team enye naji Shabana Fc. Niaku ninye naloito dukuya naa sidai oleng ena toorbarnot amu keyau enchipai neisulaki esulutua ninche.

Ore taa tenaing'or ena naa eimu naa ele monokie, na keitodolu ajo ewueji ena neshumieki intokitin e opa tolosho le Kenya. Keji taa enaaji keji Museum. Ore ake peyie iyou nidol intokitin e opa, naijo taa imbaa ake iyie opa naagira aasishore nilotu naa atua enaaji. Neaku ninye ena nalio tenewueji, netii ninye enkang' kitok e Nairobi. Teniyou nidol imotio arashu ilalemia, arashu intokitin ake iyie pookin , naagira apa ake iyie iltung'ana aasishore, nilotu ene.

Tening'or taa ene wueji nidol taa iltung'ana ogira ashipa. Elelek aa ketii imbaa etipat oleng' naagira ninche aimaki. Nelelek sii etijing'a ninche eseremare ashukoki enkai enashe. Neaku adolita entumo oo iltung'anak, entumo natii arashu naetuo ilaing'eni apuonu naa aiteng'en iltung'ana, neaku ninche adolita tene wueji negira ninche ashipa, arashu naa negira aranyaki arubare osinkolio oranyitai teine.

Ore ele, naa kitodolu ajo orkitarri ele. Negira ninye abak enakerai tenewueji. Nebaiki naa ore enakerai, egira ninye naa aaku keeta emoyian naata. Neeku eshomo ele kitarri alo aing'uraa ajo kanyioo enyamali, nelo naa aisho ninye irkeek. Neeku esiai ebaare ena, naa nagira aasa.

Eepi kaidim naaji atolimu ajo kainyoo nagira aasa. Tenigor naa kulo tunganak naa iltunganak ootishipate oleng. Iltunganak kulo oonyorr empira. Ore kulo kijanani negira niche aashipakino enkisulata naisulutua ina team enye naji. Niaku ninye naloito dukuya naa sidai oleng ena toorbarnot amu keyau enchipai neisulaki esulutua ninche.